Komiconi ya ithurano na mĩhaka ya IEBC nĩyo ĩkoragwo ĩhokeirwo ithurano ciothe, kuma cia matũra-inĩ nginyagia ithurano cia gĩbũrũri. Na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na waragania ithurano-inĩ, IEBC nĩĩtigarĩrĩra atĩ nĩyatũma maabitha ao a gũthurithania nĩ getha gũthomithia mũingĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ kurĩ na indo njiganu cia gũthurithania nĩguo kwaga kũima mũndũ ona ũmwe kamweke ga gũthurana. Ũcio ũngĩ, nĩ maikaraga makĩmenyithagia andũ ũtari wa kura ũkinyĩte kũ, na kũhe kamweke ona Akenya gũkorwo magĩcitara hamwe nao. Ũcio ũngĩ, matikoragwo makĩenderera mwena ona ũmwe wa kĩũteti, nĩguo gũtigĩrĩra matinenderera mũndũ ona ũmwe, hĩndĩ ya ũtari wa kura. Ũcio ũngĩ, nĩ moyaga kahinda kaiganu harĩ ũtari na kwanĩrĩra mũhotani na njĩra ya gũthoma kura cia o kũndũ o kũndũ iria ahĩtahĩtanĩri a iturwa nene ta mũtongoria wa bũrũri athurĩtwo nacio icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri.

Rĩrĩa thirikari yacerithĩria kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo thirikari cia matũra, nĩĩkoragwo ĩkĩhotomia biacara nyingĩ bũrũri-inĩ, ũndũ ũmwe na ũthii wa na mbere matũra-inĩ. Wa mbere, gwoka ni tabarĩra cia ũkũria kana ũthii wa na mbere, iria irĩ rungu rwa thirikari cia matũra ta waki wa thukuru, barabara, gatagatĩ-inĩ ka ingĩ, kana iria ciambĩrĩirie cicũngagĩrĩrio kũrũgama kumana na wagi wa kĩgĩna. Oho motungata ta ma ũrigiti, gĩthomo, gatagatĩ-inĩ ka ingĩ nĩ ũthararaga kũona ona aruti wĩra aingĩ nĩ matabanagia mĩgomo nĩundũ wa kwaga kũrĩhwo mĩcara yao ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũndũ ũyũ nĩ ũthararagia nginyagia biacara kũona ta andũ arĩa mahetwo kandarathi ya kwenderia kaũntĩ indo ta cia mĩako ciambaga kũrũgamio, ũndũ ũrĩa ũhotomagia ũthii wa na mbere matũra-inĩ.

Thibitarĩ nyingĩ nĩ ikoragwo ihetwo ndawa cia gũthaitĩra maũndũ ma hi na hi ta mĩtino, ũndũ ũmwe na indo iria ibataranagia hĩndĩ ya kũruta motungata ma mbere. Ĩndĩ ona kũrĩ ũgwo, thĩna ũrĩa ũgũmagĩra thibitarĩ nyingĩ, nĩ ũrĩa arwaru arĩa mahobanĩrio nĩ mathĩna ta ma mĩtino ya barabara kana ya mĩaki, kwona nyingĩ ciacio citirĩ ngari cia tũnyaga, na iria ihũthagia mĩtwarĩre ya andũ acio mathibitarĩ-inĩ, makĩthaitagĩra mĩoyo yao na njĩra ya kũmahe motungata ma mbere na ma bata, merekeirio thibitarĩ-inĩ nĩgwo kwamũkĩra motungata makaru. Ũndũ ũngĩ nĩ wagi wa mabarabara mega, na makĩria kĩmera-inĩ kĩa mbura, kwona ngari cia tũnyaga nĩ iremagwo gũkinyĩra arĩa mahutio nĩ mathĩna, na nĩ marabatara ũrigitani wa hi na hi, mũno makĩria matũũra-inĩ, kwona nyingĩ ciacio citigerekaga.

Hĩndĩ ĩrĩa ũteti wakĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ, nenda cia ũkinyanĩria ta facebook, twitter na tiktok nĩ ihũthĩkaga nĩgwo gwĩka kambeini. Ateti nĩ macokanagĩrĩria mũingĩ mĩtambo-inĩ ĩno, na kũmauha makamaikĩria kura hĩndĩ ya ithurano ciakinya. Oho akenya nĩmonanagia mĩrũgamo yao ya kĩũteti, arĩa maranyita mbaru na arĩa mataranyita mbaru, na kwogwo gũgĩkinyĩria hĩndĩ ya ithurano mũndũ nĩ akoragwo athomete ũrĩa mũingĩ ũrenda. Oho o mũkenya nĩ arĩ wĩyathi wa kwandĩka kana kuga andũ kana ũndũ ũmwe wa kũhũrĩra ndebe mũtongoria ũrĩa arenda nenda-inĩ atekũrio nĩ mũndũ kwona ndakoragwo agararĩte watho. Oho no kũrĩ ateti managĩrĩra mĩcemanio yao kũrĩa ĩgatabanĩrio kũhũthĩra nenda ici cia ũkinyanĩria.